Nĩronekana nĩ mũtumia ũratwarithia maithikiri na arĩ na mondo akuĩte kwa ũgũo nĩaronekana nĩ riboti atũmwo amĩtware handũ hana kwa ũguo mũndũ nĩabataire gũkorwo akĩmenya gũtwarithia maithikiri kana ũbundithie mũndũ ũcio gũtwara maithikiri ningĩ nĩabataire gũkorwo akĩmenya haríĩ atwara kamũrigo kau nĩha nĩabataire agĩkorwo agĩkũrana handũ hau aratwara mũrigo hetagwo atĩa kana akorwo akĩmenya nĩha. Ningĩ nĩabataire gũkorwo akĩmenya angĩkorwo nĩkũaragio gĩthũngũ kana gĩthwaĩri kana gĩkũyũ kũringana na andũ acio a itũra rĩu kana andũ a matũra macio kĩrĩa maragia.

Nĩ ũrabatara gukorwo wĩna mũgũnda ona ningĩ no nginya ũkorwo na mbeca irĩa igũkũhotithia we wĩta mũrĩmi gũkorwo ũgĩaka natharĩ yaku. Ũrĩ na natharĩ no nginya ũkorwo na thumu, ukorwo na maaĩ, maratathi ma mũnyore, ona ningĩ mbegũ ya indo irĩa ũrabatara gũkorwo ũkĩhanda. Hau harĩ na mũthuri ũronekana anyitĩte mũngũrũa na mũmera ũcio ũrĩ nake nĩ ũroneka nĩ mũthaka na nĩ aronania kana nĩ aratuonia mũngũrũ ũcio, karatathi-inĩ kau ka mũnyore, nĩ kahotete ga kũnyita maaĩ wega na ningĩ kena thumu thĩiniĩ, nĩkĩo mũmera wake ũhana gũkorwo ũrĩ mũthaka. Ningĩ mũmera ũcio nĩ ũronekana ta ũrenda gũkorwo ũgĩthiĩ mũgũnda. Na ũgĩthiĩ mũgũnda karatathi kau ka mũnyore nĩ gatuĩkaga ga gũtinio kuma na igũrũ nginya na thĩ, naguo ũgatuĩka wa kũhandwo mũgũnda-inĩ.

Nĩ ũronekana nĩ monanio ma ũrĩmi, na nĩ haronekana nĩ hakũrĩtio kabici, thibinaci, matharũ, na nyanya. Monanio maya nĩ makoragwo marĩ ma bata matũũra-inĩ maitũ, tondũ arĩmi nĩ mahotaga agũka hamwe, na magabundithio nĩ abithaa a ũrĩmi, njĩra njega kana njĩra nginyanĩru ciagũkorwo makĩhanda mboga ciao, matharũ mao, thibinaci ciao na njĩra iria ciagĩrĩire, na mũtaratara ũrĩa ũbataire, nĩgetha mĩmera yao ĩtuĩke ya kũgacĩra na ĩtuĩke ya gũkũra wega, nĩgetha matua gũthiĩ kwendia thoko-inĩ yao, magatuĩka a kũgũrĩrwo mbeca njega.

Aya nĩ arutwo, nĩ maronekana mathiĩte, gĩthomo kĩa ũrĩmi kana monanio ma ũrĩmi, nĩ maronekana manyitĩte mabuku, makĩandĩka na maroretie maitho mao harĩ abithaa wa ũrĩmi. Hau hakuhĩ nao, nĩ haronekana harĩ na kabici, na rĩngĩ abithaa ũcio wa ũrĩmi no akorwo nĩ aramatarĩria njĩra njega ĩrĩa ĩrũmagĩrĩrwo, nĩgetha kabici ĩkorwo ĩgĩkũrio, kana ũrĩa ĩkũragio, nĩgetha rĩrĩa yatua gũkũra, ĩgatuĩka ya gũkũrehera maumĩrĩra mega.

Nĩ ĩronekana nĩ mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩ aronekana nĩ ekĩrĩire ũrĩithia-inĩ wa ng'ombe, na ng'ombe icio irĩ hau, nyingĩ ya cio nĩ ng'ombe cia friesian na imwe ya ng'ombe icio nĩ ironekana ciĩ na gatengo matũ-inĩ mao, rĩngĩ gatengo gaka nĩ gekĩragwo kuonania rĩrĩa ng'ombe iyo yagũrirwo, kana rĩrĩa yaheirwo mbegũ. Mũrĩithia ũyũ nĩ aronekana ng'ombe ciake, nĩ acirorete ũũ wega, kuona atĩ ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, angĩkorwo rĩngĩ nĩ mĩhere ya irio, nĩ aciheaga irio wega, nacio igatuĩka cia kũmũhe maciaro ta rĩrĩa ciraruta iria, agatuĩka nĩ endagia iria rĩu na, na agatwĩka wa kũgĩa mbeca. Rĩngĩ mũrĩmi ta ũyũ, ng'ombe ici nĩ imũgunaga, rĩngĩ rĩrĩa kwĩna monanio ma ũrĩmi, agakorwo nĩ atwaraga ng'ombe ciake ithiĩ mathomo-inĩ ta macio nĩgetha arĩmi arĩa angĩ, magatuĩka a gũthoma nake na magatuĩka akũgĩa na ũgĩ kũ wa ng'ombe kũrĩithia.

Ĩno nĩ ĩronekana nĩ mĩciri, nerĩ mũgũnda-inĩ na nĩ ĩronekana nĩ ĩkinyanĩire gũtuo, rĩrĩa mũrĩmi atua kũmĩtua, nĩ amĩtwaraga thoko-inĩ, na ithuĩ tũrĩ ta agũri, nĩ tũtuĩkaga a kũgũra mĩciri ĩno, na tũgathiĩ nayo mĩciĩ-inĩ itũ. Mĩciri ĩno nĩ ĩtukaga ya gũtinangio, tũcunjĩ tũnini, ũgatwĩka wa kũmĩkaranga na kũmĩruga, na nĩ ĩtuĩkaga ya kũrĩanio na kĩndũ ta mũcere, cabaci, ona kana gĩtoero kĩrĩ kĩa mũkimo.

Nĩaronekana nĩ mũhũri wa biashara, wa kwendia indo cia arũme tondũ nĩanyitĩte cati na mũgũtho. Nĩaronekana nĩ mbica ahũrĩte nigetha mũhũri ũyũ wa biashara atuĩke wa kũgathĩrĩria indo ciake na indo-inĩ icio ikinyanĩrie. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata kuona atĩ rĩrĩa atuĩka wa kũgathĩrĩria indo ici ciake nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, nĩigũtuĩka cia gũkinyĩra andũ aingĩ kũndũ kũraya tondũ mũtambo ũyũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ naguo wa nenda cia ũkinyanĩria na ningĩ nĩwa kũhũthĩa maũndũ thikũ ici. Kũguo rĩrĩa atuĩka wa kucigathĩrĩria no atuĩke wa kũendia kinya mũndũ ũrĩ kũraya ũtarĩ hakuhĩ na duka yake, no atuĩke wa gũĩtia kindũ ta gĩkĩ na gĩtuĩke gĩa kũmũkinyĩra o harĩa arĩ nake atuĩke wa kũgunĩka arĩ ta mũhurĩ wa biashara, atuĩke wa kũgĩa mbeca.

Nĩ haronekana nĩ mũndũ ũrenda kwanjia mũtũrĩre, ona ningĩ no akorwo arĩ mũrutwo, tondũ nĩ aronekana arĩ nyũmba thĩiniĩ, na nyũmba ĩyo arĩ thĩiniĩ, nĩ anyitĩte ngondoro, harĩa rĩngĩ arĩkoragwo akĩhurũka, rĩrĩa atuĩka wa kũmĩra wĩra-inĩ, kana rĩrĩa aumĩra cukuru tondũ ningĩ no akorwo arĩ mũrutwo. Na no arĩ na mũtũngi harĩa arĩkĩraga tũmaĩ twake, ona ningĩ mũtũngi wa kũrugĩra tũirio twake arĩ o wika. Koguo ũndũ ũyũ nĩ ũronekana nĩ mũndũ ũranjĩrĩria mũtũrĩre wake, na nĩkĩo aronekana arĩona tũindo tũnini ona arĩ natuo, nĩ agũtuĩka wa kuonjorithia na atuĩke wa kũgĩa na indo nyingĩ, iria ikũhota kũiganĩra nyũmba ĩyo arĩ.

Nĩ ironekana, nĩ ngurubu cia nũgũ, iratuĩka cia kũheyo irio, na ciĩkĩrĩtwo hau gakatoni-inĩ kau, na igatuĩka cia kũheyo irio. Rĩngĩ tondũ cirĩ gĩthaka-inĩ kana kũrĩa ciikaraga, ikĩheyo nĩ mũrori, nĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũciroraga. Ũndũ ũyũ ũgatuĩka nĩ wa gũkenia, kana wa magegania, tondũ kaingĩ ti rĩrĩa ũcionaga igĩtuĩka cia kũheyo irio. Koguo rĩrĩa ũcerete kũndũ ta gũkũ, ũkona kĩndũ ta gĩkĩ kana gĩĩko ta gĩkĩ gĩgĩtuĩka gĩa gwĩkĩka, gĩgatuĩka nĩ kĩndũ gĩa gũcanjamũra, na kĩndũ kĩa magegania.

Wambaga gũkorwo wethete ngũkũ yaku, ũgakorwo nayo, ĩrĩa ũreenda gũthĩnja, ũgacoka ũgacamũkia maĩ na magakorwo nĩ maĩ matherũku biũ, ũtanambia gũikia ngũkũ yaku maĩ-inĩ, nĩ wambaga kũmĩnyita, ũkamĩrenga ngingo, nĩgetha ĩtuĩke ya gũkua, ũgacoka ũkamĩikia maĩ-inĩ nĩgetha ngũkũ ĩyo ĩgatuĩka ya kũmunyũka mathagu. Ngũkũ ĩyo warĩkia kũmĩmunya mathagu, nĩ ũtuĩke wa kũmĩigĩrĩra handũ rũmbaũ-inĩ, ũgatuĩka wa kũmĩtinia gatagatĩ gatagatĩ, nĩgetha ũgatuĩka wa kũruta indo iria ikoragwo thĩiniĩ, ngũkũ ĩyo nĩ ũcokaga kũmĩthambia gatagatĩ na maĩ, nĩgetha thakame icio irĩ kũu thĩiniĩ igatuĩka cia kuuma, ũgatuĩka wa gũtinangia ngũkũ yaku na tũcunjĩ, ũgacoka indo cia thĩiniĩ angĩkorwo nĩ ũracibatara, angĩkorwo ndũrenda no ũcihe nyau kana ngui, no angĩkorwo nĩ ũrabatara, nĩ ũtuĩkaga wa gũcimiria angĩkorwo nĩ mara. Ũgacoka ũkoya ngũkũ yaku angĩkorwo ũrenda kũmĩkaranga no ũmĩkarange, angĩkorwo ũrenda kũmĩcamũkia no ũmĩcamũkie, angĩkorwo nginya nĩ kũmĩikia maguta-inĩ, no ũmĩikie maguta-inĩ, kũringana na wendi waku wĩ ta mũndũ ũrĩa ũrenda ngũkũ yaku ĩtuĩke ya kũrugĩka.

Nĩ ũndũ wa ruo na wakĩeha, kuona atĩ nĩ mũtino warĩkia kchanĩka na nĩ nduthi yatuĩka ya kũringa ũthiũ kwa ũthiũ na nithani, na tondũ nduthi ĩyo ĩrĩ hau ĩgũĩte thĩĩ, kwahotekeka na mũtwarithia ũcio wa nduthi kana mũndũ ũcio uma na nduthi ĩyo, nĩ atuĩka wa kũgurara na gũtwarwo thibitarĩ-inĩ, tondũ ona nithani ĩyo nĩ ĩringĩtwo ũru. Koguo kuonania mũndũ ũrĩa ũma na nduthi ĩyo, arĩ hatĩka-inĩ kana ningĩ akorwo nĩ ahurũkĩte, koguo ũndũ ũyũ ũgakorwo nĩ waruo tondũ andũ aya erĩ, ũrĩa ũratwarithia nithani, no akorwo onake nĩ agurara, ona nithani yake ĩgakorwo nĩ yathiĩ hathara, tondũ nĩ yatuĩka ya kũringwo, na yathũkangio, ona mũtwarithia wa nduthi nĩ athiĩ onake ona hathara ya nduthi yake gũthũkangio, onake mwene gũkorwo nĩ agurarĩte.

Nĩ kuona atĩ andũ aitũra rĩrĩ, nĩ maragũmĩrwo nĩ thĩna wa kwaga maĩ, na nĩkĩo mĩtũngi ĩyo ĩigĩtwo hau, mũgogoteni-inĩ, kuona atĩ harĩ handũ mathiaga kũgũra maĩ, kana harĩ handũ mathiaga gũtaha maĩ, koguo itũra rĩrĩ rĩgakorwo rĩna mũthenya ũrĩa mathiaga kũgũra maĩ kana gwetha maĩ, koguo ũndũ ũyũ ũgakorwo nĩ wĩna kĩeha, tondũ kaingĩ maĩ nĩmabataranagia mũciĩ, na rĩrĩa matuĩka ma kwaga, magakorwo nĩ kĩgirĩko kĩingĩ harĩ aciari, tondũ rĩmwe mũndũ nĩ akoragwo agĩbatara maĩ ma kũruga, maĩ ma kũhũra nguo, ũgakora ndũrĩ, ũgakora no wetereire mũthenya ũrĩa maĩ marĩũka, na rĩrĩa maĩ moka, tondũ nĩ andũ aingĩ arĩa maikaraga matũra-inĩ, ũgakora raini nĩ nene, ũgakora rĩrĩa ihinda rĩaku rĩakinyĩrĩrwo rĩa gũtaha maĩ ta maya, ũgakora nĩ ũroya ihinda inene, na tondũ matirĩ na wĩki, koguo maĩ maya mangĩteithĩrĩrio kana manĩbatara maĩ ta maya, rĩrĩa thirikari yatuĩka wa kũmekĩrĩra mĩberethi ya maĩ mĩciĩ-inĩ yao, nĩgetha matigatuĩke a gũkorwo na kĩgirĩko kana wagi wa maĩ ta maya.

Nĩ ĩronekana nĩ nyamũ ĩrĩa yohagwo ciana, harĩa matuĩkaga agũthiĩra kahinda kao na kana bata wao, ũndũ ũyũ ũgakorwo nĩ woguni, tondũ nĩ wokire kũnyihanyihia maũndũ, nyina wa mwana ndangĩtinda heho-inĩ, ta rĩu kwĩ mweri wa heho, ndangĩhũrwo nĩ heho akĩhũra nabĩ nja, koguo ũndũ ũyũ ũgakorwo nĩ wabata, na wa ũguni, tondũ ona rĩrĩa yarĩkia bata wayo, no kuohwo yohagwo wega, ĩgatuĩka ya gũteo, na ũgatuĩkawa kũmũcenjia na ĩngĩ.

ĩĩ nĩkĩonekaga, na nĩ ĩronekana nĩ mburaci, na mburaci ĩyo nĩ ĩtuĩkaga ya gũthambia mbabu, ona kana cioro, ona kana thingo cia mbabu na cioro, na kaingĩ nĩ kĩhũthĩkaga gũthambia rĩrĩa mbabu ona kana kĩoro kĩna gĩko, nĩ gĩteithagia, tondũ mũndũ no thabuni aitaga, ũgacoka ũgagĩkumutha, ũgacoka ũkamaita maĩ matheru, na kĩoro gĩaku kana mbabu yaku ĩgatuĩka ya gũthera.

Nĩ kĩronekana, nĩ kĩrathi, na kĩrathi gĩkĩ kĩna mwarimũ, na kĩna mwana, ũronekana ena wathe, na mwarimũ ũcio anyitĩte guoko gwa kana kau, na nĩ kũmoya aramoya guoko, gwa kana kau.

Nĩ ĩronekana nĩ ngerenji, na harĩ na makanika, na makanika ũcio nĩ gũtura aratura kana nĩ gũthondeka arathondeka nduthi, tondũ rĩngĩ ĩna gathĩna handũ hana. Kĩndũ kĩrĩa kĩrabatarania gũkorwo na ũgĩ ta ũyũ, kana ũmenyo wa gwĩka kĩndũ ta gĩkĩ no nginya ũkorwo ũthomeire, wĩna gĩthomo kĩrĩa gĩgũgũteithia nĩgetha ũtuĩke wa gũtura kana gũthondeka nduthi ta ĩyo rĩrĩa ĩna gathĩna, na ũndũ ũngĩ ũbataranagia no nginya ũkorwo wĩ mwĩhokeku wĩra-inĩ waku, rĩngĩ nĩ rĩrĩa customer atuĩka wa gũkũrehera nduthi yake ĩna thĩna, ũgatuĩka wa kũmĩtura mathaa marĩa magĩrĩire, nĩgetha rĩrĩa atua kũgĩra nduthi yake mathaa mangĩ rĩrĩa mũkũrĩkanĩire akũmĩgĩra, agatuĩka wa gũkora nduthi yake nĩ njega, na agatuĩka wa gũthiĩ nayo. Koguo macio nĩ maũndũ marĩa mabataranagia wĩra-inĩ ta ũyũ.

Nĩĩronekana nĩ mũhũri wa biacara, na arutaga wĩra wa kwendia makara, tondũ nĩharonekana hena kibanda na nĩ atuĩkĩte wa kũiga makara make mari na mbaketi hau njaa. Kogwo ũndũ ũyũ nĩ wa ũguni tondũ rĩrĩa atua kũiga makara make hau, nĩmagũtuĩka ma kuonwo nĩ andũ na mũndũ ũrĩa wĩna bata, nĩ agũtuĩka wa kũgũra makara maya. Kogwo ũndũ ũyũ nĩ wa kĩguni makĩria tondũ mũndũ ũyũ ndahana mũndũ ũrĩ mũciĩ, ũtarĩ na ũndũ areka. Na rĩrĩa aigĩte makara make hau, nĩagũtuĩka wa kũgũrĩrwo na atuĩke wa kũgĩa mbeca, na mbeca icio ituĩke cia kũmũhingĩria, mabataro marĩa arĩ namo.

Nĩ kĩronekana nĩ kĩenderio kĩa mbaũ, na mbaũ icio nĩ ituĩkĩte cia gwatũrwo, kĩndũ kĩrĩa kĩna ũguni kana kĩndũ gĩa bata ũndũ-inĩ ta ũyũ, nĩ gĩtuĩkĩte gĩa kũhe andũ kanya ga kũruta wĩra, tondũ nĩ haronekana andũ makĩruta wĩra, koguo ũndũ ũcio no ũndũ ũmwe wa bata, ũgacoka, andũ handũ ta haha kana kĩenderio-inĩ ta gĩkĩ kĩa mbaũ, andũ nĩmatuĩkaga a gũka a kũgũra mbaũ ta ici, magatuĩka a gũthiĩ na gwaka nyũmba, kana ningĩ gũthondeka itĩ, koguo ũndũ ũyũ nĩ mwega na nĩ wa ũguni.

Nĩ aronekana nĩ mũtongoria ũrĩa watongoririe bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, arĩ ta mũtongoria wa kana, nĩ we ũhuru mũigai wa Kenyatta, na kwa ihinda rĩrĩ nĩatuĩkĩte wa kũhurũka wĩra kana kũheyo ritaya, nĩ atongoririe kwa itĩna rĩa mĩaka ikũmi na agĩtuĩka wa kũruta wĩra wake arĩ na kĩo, na gwĩkĩrĩra wĩra wake wega makĩria, na gũtũhe kana gũtũiguithania ithuĩ tũrĩ akenya, na kwa ihinda rĩrĩ nĩ atuĩkĩte wa kũheyo wĩra wa kũiguithania kana wa kũrehe thayũ icigo itiganĩte gũkũ Abirika, na ũndũ ũyũ nĩ mwega ũũ atĩ, tondũ mabũrũri matarĩ na thayũ, ũndũ nĩ ũtuĩkaga wa kũhĩtana, koguo rĩrĩa twĩna thayũ, ũndũ ũcio ũgakorwo nĩ wa bata wega makĩria.